waneno ka miyo ni oaye puodho. Oting'o oting'o cham ewiye kendo bathe kanyo waneno napier grass , nappier grass gi ng'enyne en ga chiemb dhok . Kati nya ti kode e lose kik moko kaka okapu, odheru makonyo e ngima wa ma pile. Koro ber bedo gi puodho en ni inyalo pidho gimoramora e puodho bora ni intie ing'e weather ma mantiere e gweng' ma ma intiere kata ma iyudri . Inyalo ng'eyo gik minyalo pidh e puodho kanyo.

Gima timore kae en ni miyo ni entie gi masin mar mar yath. Ng'enyne jii kawo ga pii giriwo to gikete masin kasidiye. Ineno komake gi lwetege ariyo odiyo mosmos. Koro okiro yath e puodho mondo oritne cham mopidho kanyo kik kethre nikech ng'enyne wadudu nyalo chamo ni cham ma tiek gimoramora manie nyale koro masin ni konyo gi timo tijni obed mapiyo . En tich minyalo timo kendi.

Tij ni osekelo lokruok e aluorawa nikech omiyo vija vijana yudo mon tich kendo okonyo e dongruok mar gweng'. Iyudo ka jok jogo mosedhi sikul to onge tich, ginyalo yudo tich e kembe madongodongo mar golo kahawa e puodho asto gitere kambi mondo olosi. Koro en gima konyowa ahinya e dongruok mar gweng' kendo keto gweng' obed kuma maber manigi dongruok e yo makare.

Magi nyithi skul mane timo tije manipuonjo tij agriculture kata somo mar agriculture kendi nendo ka puonjno nokonyo gi ma gisepidhpo ne gipidho kabej modongo. Koro sani gimoramora gidwa mana golo kabej, ginyalo dhi tedo kata ginyalo dhi uso mondo giyud pesa gikonyre go. Koro tij puonj mar agriculture en puonj maber ahinya konyo nyithindo dongruok konyoji jodongo e gweng' kata mon mondo ging'e gik ma ginyalo timo e puothegi.

Njugu ni anyalo boko , anyalo chiele . Koboke , inya madho go chai kendi nya mede nyoyo mosechwaki mit aduwa as kendo inyalo rege tilos godo peanut butter, peanut butter iwire makati , ichamo go makati . Njugu moregi be inyalo chielo mo obed sos, inyalo chamo kode rabuon kata nduma kata rabolo mochiel imede, iolo sos no ewiye en chiemo mamit aduwa.

Ma en puoth majan makoro igole puodho mondo oter e factory. Mon ariyo go golo gie puodho modo giter e factory mondo obed processed. Kosebed processed wanyalo yudo majan mar katepa kata fahari kae.

Ma en maembe , maembe konyowa gi potasium , okonyowa gi bedo gi immu immune system motegno ,okonyo bedo okonyowa bedo gi digestion maber manigi fibre wayudo fibre ei ka wachame kendo wayudo vitamin C mamalo wabedo gi vitamins gi minerals e dendwa mano e ber chamo maembe.